Niĩ reke njuge atĩ, ũhoro wĩgiĩ ngũĩ cia Gen-Z gũkũ bũrũri-inĩ ciarĩ cia kũmakania, na ngĩrĩkia kuona atĩ andũ anini nĩ aingĩ mũno bũrũri-inĩ, na rĩrĩa matua matua ma gwĩka ũndũ, matigagĩrĩra nĩmeka ũndũ ũcio nginyagia ndagĩka ya mũico. Andũ acio nĩ meyumĩririe na njĩra ĩmwe yarĩ nene mũno, na magĩka maũndũ maingĩ marĩa nginya marehire thĩna bũrũri-inĩ, tondũ nĩ mathũkangirie nginya indo na maũndũ maingĩ magĩtuĩka ma kũgĩa na thĩna. Ũndũ ũcio nĩ makwendwo andũ anini mamenyererwo mũno, maheo mawĩra nĩgetha matige gũkorwo magĩikara oũguo, tondũ rĩrĩa maraikara ũguo nĩ magĩaga na meciria maingĩ , na mahote gwĩka maũndũ mamwe moru mũno mangĩrehe hathara gũkũ bũrũri-inĩ.

Ũcenjia wa rĩera nĩ ũkoretwo ũkĩoneka mahinda kwa mahinda, na ũndũ ũyũ ũgacũngĩrĩria maũndũ maingĩ mahanĩke, mũno makĩria kũrĩ andũ arĩa mathomagĩra rungu rwa mĩtĩ. Tondũ rĩmwe nĩ ũgũkĩona mbura nĩ yaura ihinda rĩrĩa ĩtauraga. Na rĩu ũhoro ũcio ũgatũma rĩu andũ acio maremwo nĩ gũtũarithia gĩthomo kĩao na mbere, nĩũndũ hĩndĩ ĩyo mbura yaura ti rĩo yuraga, ũgakora atĩ, rĩu ona rĩría mareciria atĩ nĩ riũa rĩkwara-rĩ, mbura no ĩgathiĩ na mbere. Na rĩu makaremwo gũkorwo magĩthoma, na makorĩrwo nĩ mahinda ma gũthoma, rĩu ũhoro wa gĩthomo kĩao ũkagĩa na mathĩna. Rĩu mangĩgacoka gũcokereria-rĩ, mecirĩtie atĩ nĩ magũthiĩ na mbere na mathomo o ũũ wega rĩ, ũgakora mbura no ĩrathiĩ na mbere, na rĩu andũ acio matihotaga gũthoma wega hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũcenjia wa rĩera.

Ũtherũ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno harĩ mũndu o wothe. Rĩũ thirikari ya kauntĩ yakwa nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ nĩyarũmanĩrĩra na andũ arĩa mararũta mawĩra mũno mũno ma mĩkawa ma kũrũgĩra andũ, na andũ acio makamenyithio atĩ nĩwega rĩrĩa ũkũrũta wĩra ta ũcio wambe wee ũthimwo ũkĩrorwo kana wĩ na mĩrimũ ona ĩrĩkũ nĩguo ũcoke ũheo marũa ma gũkĩrũgaga. Ningĩ harĩa ũrarugĩra-rĩ nonginya marore kana nĩ hatheru, tondũ kũngĩaga ũtheru nĩkũgiaga na mĩrimũ mĩingĩ ĩtiganĩte ĩrĩa yũmanaga na gĩko na nĩkio thirikari ino ĩtigagĩrĩra atĩ mahinda kwa mahinda nĩ ĩratũma andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa mathibitarĩ-inĩ magakĩrora kana mĩkawa iyo nĩ mĩtheru na kana arĩa marakĩruga na kũrũta wĩra kuũ-rĩ onao mena marũa ma ũgima wao wa mwĩrĩ na nĩgetha matigĩrĩre atĩ andũ acio ni makũrũta wĩra mwega na matigũtũma kũgĩe na mĩrimũ ĩtiganĩte thĩiniĩ wa kauntĩ.